Githomo gĩa CBC nĩ kĩndũ kĩmwe kĩega kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩhanĩkĩra ciana irĩa cirakorwo cigĩthoma mahinda maya tũrĩ, tondũ nĩũrakora atĩ gĩthomo gĩkĩ nĩkĩrakorwo gĩkĩhotithia ciana gũkorwo cikĩmenya ũndũ ũrĩa cirakorwo cikĩenda. Gĩthomo gĩkĩ o ũndũ ũmwe nĩkĩratũma ciana ici cibacĩrĩre ũndũ ũyũ, nĩgetha ũndũ ũyũ ũkorwo ũkĩmateithia hau kabere-inĩ. Na nĩũrakora atĩ gĩthomo gĩkĩ kĩna goro mũno harĩ aciari, no aciari nao nĩmarakorwo makĩona maumĩrĩra mao harĩ ciana ciao. Tondũ nĩũgũkora mwana ona wa kĩrathi gĩa gatandatũ nĩarakorwo akĩhota kũruga wega, na ũgakora atĩ mũciari nĩarona maumĩrĩra macio harĩ mwana wake.